Ũndũ ũyũ ũranyonia nĩ ihinda rĩa magetha. Na ihinda rĩa magetha nĩ ihinda rĩa kũhũna. Andũ othe nĩ mahũna, mahiũ nĩmahũna, mbembe ikathondeka mũtu, mbembe ikaheo ngũkũ, ona mabebe mo menyewe makarĩo nĩ mahiũ maitũ. Ng'ombe cithondekagĩrwo mabebe, ona me momũ o ũguo nĩ mathondekagĩrwo; magekĩrwo cukari wa nguru na ikahota gũtwĩka irio cingĩrĩo nĩ ng'ombe na ikarĩo nĩ mbũri, mahiũ mothe. Nĩ ũndũ mwega mũno ũyũ.

Ũndũ ũyũ wĩna ũgwati mũnene mũno ndĩrona ũgwati mũnene mũno rĩrĩa ngũona marũĩ maitu mahana ũũ, to nĩ marũi mena gĩko na nĩmekũrege mĩrimũ mĩingĩ mũno, mĩrĩmu ya kũharwo mĩrĩmu ya ngothi na to kũrĩ ciana theri ona kũrĩ andũ agima andũ mamenyerere marũĩ mao matigage gũikia gĩko o gĩothe, kũhũrĩra ngũo kũu gũthambia indo kũu andũ matige kũhũthĩra rũĩ ũrũ, marũĩ maikarage me matherũ na matikarehe mogwati kũrĩ ithuĩ na kũrĩ ciana citũ.